Ore enatoki naa ketii oshi ashu ketumoyu tiatua eweji netii ndizii arashu nagira ndizii abulu. Naa kisaidia oshi ajo ashu kimaanisha ajo ore kulo ndizii loogira abulu ,netaa kidimi ainosa. Neeku inatoki oshi eimaanisha naitiship tenasiai. Neeku kitiship amu kedolita naa ajo etaa kenyae lelo ndizii apa loogirae aitubulu.

Ore naa tenapisha naa kadolita ntokiting naagira alio pookin ,naa entoki naji mpolea ,neeku ore ena mpolea kepiki oshi olchampa, pee eisaidia toontokiting naaji embulunoto endaa tatua olchampa .Neeku ina oshi eisaidia naa ore sii ena mpolea naa nkishu ang eingua neeku entoki naa mikingoru tiai weji, kake itum ake tiatua boo onkishu. Ilo ake noworu nitum ena mpolea.

Ore enasiai, arashu enatoki na kisapuk oleng tenkop ang amu, keitumiai oshi, igira aipim ewoji tiatua enkaji, arashu tiatua enchetare. Neeku tiniyieu nimpim emisa, arashu tenaa yata enkaji, niyieu niyiolou ajo kemitai aja ebaya inaaji ino, nintumia naa enatoki, tiatua inasiai. Neeku kesapuk oleng, oshi enasiai, tiatua tenkop ang amu, kitumia iltung'anak oleng, naa kisaidia tiniyieu niyiolou entoki ewueji eneba enkaji ino, tenaa kemisa, tenaa kipim ninye mpaka enkop.

Ore tenapisha naa kelio ajo ore kulo paek loogirae aitubulu naa kegirae apik ashu aas entoki naji drip irrigation pee epiki enkare ,neeku kelio ajo ore kila netii Kila olchani obo arashu olchani lorpaek naa kelio ajo kegira naa enkare ajing. Neeku kitodolu ore teleshampa ,kegira ninche aas entoki naji drip irrigation peyie mitoki aitumiyia enkare sapuk, arashu nkulie wejitin naitumiyae oshi enkare.

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena gazeti, naigero business redefined, naa kayiolou ajo, ore tenalo aisum ena gazeti, naa ore mbaa ebae pookin nai husu arashu enaishughulikia enalo ebiashara, naa kaalo aisaidia. Arashu, tenaa ketii oshi intokiting' ebiashara namayiolo, ore tenaisum ena gazeti, naa kalo naa ayiolou nena baa tiatua biashara arashu, intokiting' sidan naipirta biashara, onaa napuo aisaidia si, payiolou enalo aiko tenamir biashara ai.

Meeta entoki arashu embaa naitiship tena siai pii amu ore tena pisha ekidolita aajoo olasurai lagira anya ornyanyai arashu ornyanyai ligira loshi inyanya loogira aabulu tiatua olchmba, nelotu naa olasurai niinyal amu nose naa lelo nyanyai pookin naa ninche naa apa king'ira aitegemea peyie ilo oltung'ani amirisho arashu piintumia tiatua jikoni tiatua eyerishore. Neeku ore tena pisha meeta embata naitiship pii tena siai.

Ore tenapisha, naa ketii imbaa kumok arashu, ng'eno kumok nikiidim atodol arashu naipirta ena kipeta. Ore nabo, naa ekidolita ajo, ketii entoki naigero vision Africa Sacco limited. Naa kisaidia oleng enabae e SACCOs, tiatua oltung'ani loyieu neya loan. Neeku ipik ake oltung'ani mpisai nonok atua ena Sacco, naa ore baada onkolong'i naishooyoki, naa idim oltung'ani aawa loan, ebaiki naa iyieu nilo alak school fees onkera, neeku idim aawa loan sapuk nalak nena pisai oshi nigira apik, arashu nigira oshi ai save. Neeku kisaidia oleng enabae naji Sacco tiatua emurua.

Kadolita tena pisha entoki naji transaction range, ashu ore entoki natii ene naa mpesa tariffs. Yani mpisai oshi nikintumia arashu naichaji yiok kingira aitumiyia mpesa. Ore naa tedukuya nadolita entoki naji transaction range. Yaani mpisai niriwaa ashu nikidungokini ingira airiwaa mpisai naabanji. Ore tendenkai weji nadolita entoki naigero transaction type and customer change. Mpisai naadungi yiok ena customers le mpesa ,arashu safaricom kingira airiwaa mpisai arashu kingira alak ntokiting toldukai.

Ore entoki natii ene na enkardasi ashu embaasha oshobnairiwari egira oltung'ani anaa organization ltung'anak lenyenak peponu anya endaa eteipa na ore si ena daa nagirai apuo anya me enebure ore enasiai na kegira ajo pesoti mpisai nayieu neakuore sababu ena dinner ena daa na pesotuni mpisai najo na pepuo aisaidia embae nagira aas neaku kitadolu ajo kishaakino pilak nkalifuni imiet teniyieu nilo anya endaa tenewueji.

Ore enamashini arashu ore entoki nalotu ndamunot ainei tanadol enamashini nakadamu arashu kayiolou ajo kaidim aitau mpisai ore ena mashini naketumoi tiatua mbenki mpooki ena kenya na ipik ake enkadi ino atua ore piata mpisai natui account nipik ashu nijo mpisai niyieu nintau nintau na mpisai inonok tiatua account arashu embenki neaku kitelelek esiai oleng amu Melo oltungani aosh lainini odo pitau mpisai.

Ore teneweji naa kagira adol iltung'ana waare. Ore oltung'ani obo na kibung'ita impesai ore olikae tung'ani naa kibung'ita inkiti dolly naiguranieki. Neeku kadolita ajo ore ele tung'ani obo naa ninye logira amirisho. Naa ore naa ele likae tungani na kelio ajo ninye orcustomai. Naa kitodolu ajo kegira ele customai aishoyo mpesai peidim ainyang'u ena kitii dolly arashu entoki naiguranieki. Negira naa ele likae aishoyo entoki ina dolly egira naa ninye ang'amu impesai

Ore enabae tiatua enkop aang nibelekenye oleng amu idolta ajo ore tenapisha nea ketii ltunganak waare netiibna obo ogira ajo peyie itau mpisai nelio na olikae etii siadi enye oleng neaku kitodolu ajo meidim elelikae obo aitau mpisai enyenak tesiri arashu itu edol elelikae tungani embae naasita arashu mpisai nagira aitau na ketoronok enabae amu kisaidia ltunganak opurisho pepurisho aau kedol ajo kanyio egira oltungani aas.

Ore teneweji naa kadolita iltunganak ogira aosh olaini ,egira naa anyu pee ejingi eweji nabo. kitodolu ena pisha ajo ketii oltungani obo olio enaa ninye osikari. Naa kegira ele sikarini aisaidia iltunganak pee ejing tolaini sidai arashu pee ejing oboo obo pee etum naaa awa ntokiting tesidano. Nelio naa ajo ore kulo tunganak negira anyu tolainipee epuo atum ereteto ashu pe epuo aikilikwanishore mbaa nagira aasa te KRA.

Kelio ore tenapisha na kelio ajo kejito the launch launch of the twenty twenty five twenty twenty for annualnational shadow budget na ore ena kimaanisha ajo kegira serkali aitwru arashu aitodol ltunganak lenyenak ajo ore teleearii le twenty twenty four ambaka twenty five na kuna pisai kigira na aitarajia ana serkali pekipuo aitumia metaa ore oltungani pooki oisum ena buku naleyiolou naa aja mpisai napuoi aitumia tiatua kulaa arin ashu elaari le twenty twenty four ambaka twenty twenty five.

Ore tenadol enasia ashu enapisha na kadamu naa ajo keeta oshi taata serkali embae naji e citizen meraa ore ena na ewueji nakishaakino paa ore ltunganak pookin le Kenya na kishaakino peeta account tenabae najibe citizen neaku ore tenewueji ashu tena portal indim ai applier siatin kumok eserkali naishaakino tanaa kishaa ashu mbaa nai husu insurance osesen arashu nye tanaa kesiai ingira aingoru na itum naa tenewueji naji e citizen

Ore enatito na keji lupita nyongo na ore paa entoki naiko peaku enetipat na ekidamu ajo ore enatito mekute apa eas mbaa enyenak tenakop aang ee kenya ataa apa ninye star tiatua enkop musima metaa eshomo apa nelo ailepie keon emye tesiaia sidai nataasa tiatua movie arashu te acting oshi naas na enetipat oleng' amu kilepie dunia elaang' e e kenya shumata oleng' nitokibsi aitadamu ntoyie kutitik ajo ore tenamaisha indim oltung'ani atabaki ewoi niyieu tenilo.

Ore ena selenkei, naa eselenkei naji Ivyuone Okuara. Kitayioloito pookin yvonne Okuara, ah mtangazaji arashu oltung'ani eselenkei naisum oshi news. Naa ore ena selenkei, arashu Ivyuone, ke enetipat oleng amu, ore tiatua ena tiatua Kenya, naa kibung' oshi ninye intokiting naishaakino, nimitasheki oshi ninye intokiting torrok, arashu ebae aasa tiatua serkali, tenkop ang'. Naa kilepie enabae arashu ena selenkei intoyie oleng, tiatua Kenya musima, tenkaraki esiai sidai oshi, naasita tiatua news.

Ore embae nalotu ndamunot aineei tanadol enasia na oltungani arashu oltungani oremisho egira abaki olchamba lenye na kitodolu ajo ore enasiai eremore teletungani netaasa enishaakino neas nelio naa ajo ore si eletungani lotiibempisha na orais Leng le Kenya oji ruto eshomo abaki olchamba Obo otuunoki apa netaa litauni ashi kepuoi amir ntokitin apa natuunoki teleshamba

Ore enabae nadolita na entoki naji the kenya national examination s council na kimaanisha ina ajo enakansol ashi naishooyo ntemat poki naasi tekenya ashu tebkenya musima ashu naasi tiatua primary ashu secondary naninche oishooyo nitokibsi apuo aimark nona temat tiatua kenya enetipat oshi oleng enakansol tiatua emurua ang pookin .